Bik oleo en emet nebo Kenya olon moche icheket koyat mungaroshek chechwaket missing ko bik chebo emoni Chon miten ngweny ko miten ole imuch koyatita mungaroshek chechwaket en chito nemoche koyat mungaret noton nebo cyber cafe konyolu koker kole miten ortinwek chekoisib sikopit konyorchigee rabishek choton chebo pesendo chekikuren loan miten kompunishek cheterter cheikoito rabishek chebo pesendo ko chekikuren loan en rabishek choton ko ikuiitosgee chito nesome ak bichoton ikoito rabishek chuton bo pesendo kole sikoliponi rabishek chetyan en kila arawet ako liponi en kasarta netyan. Miten kompunishek cheterter cheikoito rabishek chuton che alak ko benkishek chebo pesenuokik an moroneshek chekiketo chebo pesenuokik che alak ko cheu chebo Tala anan ko Zenka chemii.

Sukulit ne kinetenge keket karisiek ko agenge en sukulisiek chebo moswoknatet nebo kasari sukulit niton nebo kanetet ab ge nebo keget karisiek ko igoitoi somanet koityi kipsomaninik Che moche icheget konai koget karisiek icheget ko nyolu koba kilas ak olon ko kotwo kilas komiten tiemutik Che nyolu koyai icheget yoe tiemutik somok en kasarta nemiten konetege koket karisiek tiemutik Che tai kigochin icheget en boisiet ne kinete icheget en kilas agobo arorutik Che nyolu kosub ko ketik chebo karisiek mising ko olon miten en oret ko achon arorutik Che nyolu koger kole kaisub icheget ak tiemutik Alak ko Che kimuti icheget koba oret asikobit kigochi koket karit ak keswa en yoton angot ko konai koket karit

Mengik eleo en emet nebo Kenya ko tindoi icheket oleribtoikei anan oleyoitoi icheket boishenywan asikobit koker kolee koribok tukukwak mising ko minutik chemiten en mbarenikwak ak kora oleribtoi kiakik asikobit komochut imbarenik choton chebo biik, asikoyai kounoton ko nyolu kochob icheket ngotonok chekere kolee korib tukuk choton chetindo en imbarenikwak, en ngotonok komiten kabiloshek cheterter, miten che kemine minutik cheuu kotok chechoton ko chepkomon ak imuch komine biik alak sikowonik en tabonwekab imbaonikwak sikoik ngotonok ak biik alak komine ketik choton asikoswach koik ngotwet en mbaronikwak ak biik alak koboishen ngotonok chebo sikengeishek chechoton konyokondo tirobainik aikoker kolee koribok imbaronikwak en chorik.

En emet nebo Kenya komiten serkalisiek oengu miten serkaliit neo ak komiten serkalit nemingin noton nebo kauntisiek en tabanut ab choton komiten serkalit nebo municipality ne noton kosuldaen boisinik Che terter koityi mengik chebo emet nebo Kenya boisiet nebo municipality kosuldaen boisinik Che echen en taonisiek Che alak en choton ko koger kole kaityi bek mengik Che miten en taonisiek iretoi bek serkalit ab municipality koityi mengik Che miten en taonisiek ak koyoe boisiet neu nebo korib tililindo en tuguk Cheu laktaet nebo saratik en taonisiek Che miten en komoswek Che terter chebo emoni serkalit ab municipality kotindoi kandoindet noton nekikuren meya ak komiten kora rubeiwotab meya isuldoen boisionik Che terter bichu koger kole kaityi tuguk tugul Che kororon bik Che mengisie en taonisiek

En serikalishek chebo county kotindo komoswek cheterter chetoreti kosuldaen boishonik cheterter koityi biik choton chebo emet, miten komoswek chebo county cheterter che choton komii komosto neyoe ngalek chebo somanet, miten komosto nebo urerioshek, miten komosto nebo ngalekab kipruitoinotet ak chebo kobotishet en komosto nebo netononchin urerioshek en serikalitab county kosuldoen boishonik cheterter che alak en choton ko koker kolee konyor lokokab sukul tukuk cheboishen icheket en urerioshek chechwaket cheyoe en sukulishek imuch kokoi sukulishek tukuk chekiurerenen cheu mbiret a ingoroik che kiurerenen ak kobongonchi kora lokok olenyolu kotetita icheket boishonik chebo urerioshek, komositon nitononchin urerioshek en county kobongoni kora urerioshek cheterter en kwenutab biik cheurereni cheyobu komoswek cheterteren.

En komosta ne obunu ko kimiten omitwokik ii che kitam kochope biik ana oome biik ii en kosorwek choton che kibo tai. omitwokik che kisome biik ii ko kiterter kosupgee ak biik che ter en emet noton nebo Kenya. En komoswek alak chebo emoni ko kimiten biik che kimine noton omitwokik che kibo keny. Alak en choton ko beek ii, kimine alak mosogik ak en komoswek alak kokimine robwonik ak en ngwek ko kimiten biik che kimine ngwek che uu soik ii kimine alak nderemek ko kimine alak sagek ak komiten koraa alak che keguren mborochik choton ko alak en omitwokik che kitam komine biik anan koome biik en keny. Koraa kitam kengoe beek asikopit kechoben kimyet anan kechoben musarek choton che kitam koboishen biik en betushek choton. Ak koraa kimuch kobaa icheget tyogik chebo timin asi kwam koik omitwokik

En emet nebo Kenya komiten komoswek che yomnyotin ak ko monyoru robta komoswe choton, en eleuyuton koboishen mengik chebo yoton tiondo noton nebo komosoton nekikuren ngamiet, ngamiet kosuldoen boishonik choton cheterter koityi biik chebo komosoton, ngamiet keloen mosiket ak koimuch kora komutat biik, ngamiok komii konyil chechang, miten ngamiok chetindo ukta en batenywan ak komiten chemotindoi ukta, ngamiok ko ingoe beek en kasarta akenge koto koendien en kasarta nekoi, miten alamok chekikinde ngamiok chechoton ko iboru kelee ngamiet ainon ainon anan boishen biik chebo ingamiok konai kolee bo ngo inoni ak ko imuch koyoe boishet ainon, kochoton amune sikindo alamok ngamiok.

En komoswek alak chebo emet nebo Kenya komiten komoswek chemaitchin ropta ako yomiotin kot mising korotinwek chu en yoton ko tindoi biik oleo soptoii ana oratunwek cheyoei icheket asikosopcho eng sobetng'wai nebo atkan tugul miten tiondo nekeboishen icheget nekekuren ingamiet en ngamiok komiten konyil oeng miten ngamiet netindoi okto akomiten nimatindoi okto en batenywan ngamiok chuton kosuldoen boishonik cheterter eng komoswek choton kiboishe ngamiet kimuten biik ak keboishen kora keloen mosiket ngamiet koimuch koe beek eng kasarta akenge akotoko boishen choton en kasarta nekoi miten alamok chekidoi ngamiok chu chechoton kotoreti chito nebo ngamiet konai kole aino aino akoyoe boishet aino age tugul.

En emet nebo Kenya ko en tounishek ii Cheechen anan tugoshek Cheechen en emoniton ko kindo taishek ako boishetab kounti agetugul anan serkalit nebo kounti koger kole konde taishek ortinwek en komoswekwak. Miten amune sikindo taishek oret. Ne angenge ko asikopit kokwenyushechi biik che boishen oranoton ii anan ko biik alak tugul che yoe boisionik ii en tounishek ak koraa kotoreti taishek ii keter boisionik choton chebo chelesosnotet anan chebo chorset. Taishek olon kakinam kokweny ak kolapait emet noton ko toreti che mungarainik en tounishek chuton kosuldaen mungarenywan komo koiyweishet ak koraa taishek ii kotoreti biik kobendat ii en tounishek komo koiyweishet

Tyongikab timin nii ko choton che imutu kiprutoinik chengeten emotunwek choton chebo Sany kobwone emet nebo Kenya ak nyolu keyai boishet agetukul nlko komengik chebo emoniton nii Keker kele kokirib tyongik chebo timin asikopit tii komopetyo tyongik choton amun kot kebar tyongikab timin ko kakiwonde kiprutoinik chebwone che rutechin emeni ak nkewonde komokonyoru emet nebo Kenya isutu netam koliponi kiprutoinik olon bwone emoni konyokokere tyongik chuton bo timin. En ripsetab tyongik timin komiten oteposhekab kipkaa che yoe bik, kikitonosi boishet nebo loket anan baret nebo tyongikab timin. Noton kotoreti Keker kele koribok tyongikab timin en komoswek chemiten. Boishetab serkalit ak bikab emet korib tyongikab timin en koma.

Emet nebo Kenya kotindo komoswek choton ii che terter che imuti kiprutounik chengeten emotinwek chebo sang kobwone emoni. Emet nebo Kenya kotindo komoswek che terter che kororon che chome korutechin kiprutounik che yobuu emotinwek chebo sang che nootin en choton ii che uu mbugoshek chebo tiongik ko choton kochome koruteji kiprutounik. Mbugoshek chuton chubo tiongik kouu chebo Maasai mara miten mhuget nebo Tsavo ak alak chemiten en emoni. Komoswek alak chechome biik koruteji anan che chome biik en Kenya ko komastab nebo Mombasa ak chebo malindi ak komoswek chebo kilifi chome koruteji biik komoswek che terter che ngeten emotinwek chebo sang konyo kogerjigee kororonindo nemii yuu, ak alak korutechin tounit ne oo nebo Nairobi asikopit konyo kosweita icheget

Korik chebo kabarastaet en emet nebo Kenya kisuldoen boishonik choton chebo koleta lokoiwek kou ole yoksei koityi bik chebo emet nebo Kenya en bichuton ana sirikmchebo. Lokoiwek komiten ororutik Chenyolu kisibi icheket tii olon sire lokoiwek ak olon rekodeni komii tukuk chenyolu akomiten tukuk chemonyolu komwa. En bichuton nii ko kou tumwek chebo kokwet chebo gaa komonyolu kiimwaita icheket anan korekondechi bik nyolu konai kityok icheket choton ko ngalek chebo tumwek chebo gaaa nyolu konget en yoton nii ako monyolu kemwoi bik alak Boishet niton nibo komwaita lokoiwek anan kechopchi bik lokoiwek chebo emet ko boishet nekorom kot missing akomiten uinuek chebune sirikab lokoiwek en sobenywan nebo kosir lokoiwek.

Biik chebo emoniton bo Kenya kotindoi icheket olekipanganda boishonik choton chechwaget cheisuldaen en kosorwek che ter ter chebo kenyit miten kosorwek chekikoitoen konunotoik, konunotoik ko kiit nekikochin chii olon kaisuldaen boishet nekararan konunoik en alak kora ko en lakok chebo sukul ko tam kekochin konunoik olin kayai komie ak toreti noton kocher lakok kokilchikei eng somaneng'wany asikobit koker kole kakikochi konunotoik en kasar age kora ko olon kora kayai chii neo akine boishet ko bongoni biik kokochi inendet konunotoik asikobit koker kora kole kaisuldaen inendet boishet nekararan konunotoik kora kikoitoi eng ikorwek che ter ter miten ikorwek chebo chekeboiboichin ko en oliton ko anan kikoitoi konunotoik.

Kandoik ab kanisa en emet nebo Kenya kotindoi boisiet neo ne isuldoen icheget en sobenywa nebo atkan tugul woo kot boisiet ne yoe kandoik ab kanisa mising en chebo boisionik Che bo emet kandoik ab kanisa ko amdechin icheget korok bik kosik ak konai agobo ngalek choton chebo bounatet ak kora kandoichu kotabala koamdechi bik koyoe boisiet nebo korutechinot Che tomo kosik ak kora kosuldaen boisinik Che terter Che toreti en serkalit nebo emet en igorwek chebo serkali kegure kandoik ab kanisa asikobit kondochi sautik chebo emet ak en besio kora ko anan kandoik choton chebo kanisa koche amdo kalyet en komoswek Che momiten kalyet cheu chebo komoswek alak en emet nebo Kenya choton ko alak en boisionik Che yoe kandoik ab kanisa

Emet nebo Kenya ko netindoi komoswek anan oinoshek cheyechen ene emet nebo Kenya, oinet nebo lake Victoria ko agenge en oinoshek chemiten en emet nebo Kenya ak kisuldoen boishet nebo rametab inchirenik oinoniton. Kit nekayai asikopit komiten inchirenik chechang oinoni ko amun motindoi chumbik kii ak kobeek chik Koraa ko burgei chenomegee ak inchirenik, yoe noto oinet nebo Victoria koik agenge en ororeiwek chemiten en emetab Kenya chemiten inchirenik chechang. Oinoniton nibo Victoria kotindoi rurutik ana choton minutik chemiten en beek chechome inchirenik koteben yoton ko noton nii nekikoyai oinet nebo Victoria kochang inchirenik kit age koraa ko beek kyik kotililen ako mokimurite kobun saratik cho kiyumchi aoinoshek anan murindo agetukul ne.

Boishonik choton chebo bolotet en emet nebo Kenya ko chekikondo mising en kosorwek chekikobata mising ko nootin boishonikab bolotet en komoswek cheterter chebo emoni en kasarwek chechang komiten barak mising maatab bolotet en kasarta non kitokyinge lewenishet amun kasaraton ko chengyinge biik kuraishek anan kelewen icheket koba ngecherok cheterter, angoit kasarta noton nebo lewenishet konyoru kondoikab bolotet chechang kotuyetab biik che echen en komostab lumeek amune sikoyoe kounoton ko biik cheyobu komostab lumeek kotindoi kibakenge ak angoit kongololchi biikwak kokose iit ichek, biik chebo kabilet nebo lumeek kotindo kibakenge ak angole birchin kondointet anum ko kakomwa ak kiyoni kelee yoe kounoton, bichuton kora kotiyen kayanet kondoikwak olon iyokto koyochi icheket boishet.

En betushechu kimiten en kasari ko kikochanga mionwokik chebitu en abakora ak ko kikoyai komosto nebo tililindo anan nebo konyoiset kii aketukul koker kolee koikoi biik ngomnotet nebo Kenya anan konetishet koityi bichuton asikobit konai eleribtokei en mionwek chuton bitu en abakora choton ko cheuu chebo tingoek, miten tingoek chebitu en kosorwek chebo abakora, kikoin bichuton ngomnotet neyamat kelenji en kosorwek cheuchu chebo miten tingoek emet komonyolu icheket kobendat en koristo ak ko nyolu koker kolee kilach ingoroik chebo burkeiyet, miten kora mionwokik chereu murindab beek ko kikinet biik kelenchi en kosorwek cheuchu konyolu koker kole kaiyo icheket beek cheboishen mising ko chekiyee, noton kotoreti koker kolee kakikirinda mionwokik.

Emet nebo Kenya kongeten ikonor bounotet kobun kiplelechek komiten boishonik chekikoburgee chekikowalak kongeten kosorwek choton nii chekibo kenyishek chekimiten patai, choto koiboru walet nebo olekindochindo emet. Kongeten kosorwek chekibo tai kokiolekikindochindo emet ko kiter ak oleu en inguni, en kenyishek fhebo6 elibushek oeng ak taman kewek patai ko kikindochinen emoni katiba nekibo chumbek ana nekiboishen chumbek kin kotokondochi emoni. Kimiten boroinwek chebo kondoindetab noton neo nebo emet ak chebo kondoindet chebo boror ak ministaek kopaten en yaetab constitution nebo kenyitab elibushek oeng ak taman nii ko kikoto sirkaishek chebo county asikopit kokere kole koityi missing mengik chebo gaa boishonik chekororon sirkalitab county koker kole kokonin sobonywekab bik che.

Miondo nebo Ukimwi ko agenge en mionwok cheyache kot missing' ak ko koromen, mionwokik chuton bo Ukimwi ko korom amun motindoi kayanet kopaten tindo kityok kerichek chelukui asikotoret koto kosob chii kopaten mo inyoe miondo noton nebo Ukimwi. En kapchii chetindo chito netindo mionoton bo Ukimwi ko milet missing' amun nii woo boishet neyoche kikochi chito nekokonam mioniton bo Ukimwi, milet kot missing' en bik cheyoche rabishek chemii ngwony amun cheang' tukuk cheyoche keyochi chito netindo miondo nebo Ukimwi missingi ko rabishek chebo olishet chekiochinen kerichek che kinyoen yeityo nkoraa komiten omitwokik cheyoche keolchi inendet ko noton koyoe koik milet missing' amun kiboishen rabishek chemiten barak ak kolewel en bik chetoche rabishek chemii ngwony.

Emet nebo Kenya ko akenge eng emotinwek chemiten Africa che chamei korutechi kiprutainik cheyobu emotunwek chebo bitonin ak kora emotunwek chemiten Africa kochomei korutechi emet nebo Kenya miten tuguk che chome biik konyokoker eng emet nebo Kenya alak eng choton anan chekiko koyai emet ap Kenya koek nechomei biik ko amun tindoi komoswek chekororon chekirutchin che alak ko cheu Mombasa olepwone biik asikobit kobir beek en oinet anan araraita nebo indian yoton ko muuch koboiboenchi biik kora burkeiyet nebo komosatan bo Mombasa ak alak kobwone koker tiong'ik chemiten en imbukoshiek che ter ter chemiten en emet nebo Kenya tiong'ik chemiten en Kenya ko anan komakinyorchin ematunwek chemiten Africa alak koyoe noton biik kocham.

Boishonik choton chebo kanyoiset mising' en kamet non ikeni kosich lakwet anan saloita ko en kasarta netomo kesich lakwet konyolunot en inendet koker kole karutechi keteshet nebo kayoishet asikobit konyor toretet ne imuch kekochi inendet akobo ole riptoi lakwet miten ole terchindoi boishonikab kotab kayoiset kotomo ak yon kakesich lakwet olon tomo kesich lakwet ko nyolunot en kametab lakwet korutechi keteshiet nebo kanyaiset asikobit kearorchi ole nyolu koburto ak amitwokik chenyolu koam asikobit koker kole miten en chametab gei lakwet netomo kesich ak olon kakesich lakwet konyolu kimut lakwet kilinik sikobit kerut inendet chebo chanjanet cheterter kimuti akoi oroek taman ak oeng'

Boishonik choto chebo kobotishet tii kochetesentai bik oleu en emet nebo Kenya ako amunee asikosuldaen bik chechang boishet nebo kobotishet tiii ko asikopit konyorunen yoton omitwokik amun tiyengee bik ole en emetab Kenya en omitwokik cheboishen icheket ak Koraa nkikosir bik ole kobotishet. En komosto nebo Horn of Africa komiten kotuyoshek chekiketo asikotestai yetunotetab kobotishet, kotuyoshek chuton ko chekitou temiket icheketnasikopit kotoretengee icheket choton ko cheu chebo cheoldechi icheket rurutik kwak am kochenkin ndonyoishek cheibe rurutik chesiche icheket en imbarenik kwak choton ko cheun kompunishek chebo chego anan ko chebo kompunishek alak chebo minutik chemiten icheket.

Serkalit noton nemiten en kandoinatet en inguni ko nebo Kenya kwanza kikoyai boisionik chechang serkalit ab Kenya kwanza koger kole kotoret kabatik en boisionik kwak chebo kabatisiet kigoregunen alyet nebo mbolea koit beit neityin mengindet age tugul nebo emoni akot icheget chon maimuche ge koityin alyet ne kikinde en nguni ko kotes serkalit ab Kenya kwanza mbolea Che kigoito en emonito ki en alak ko kitam ko tuten mbolea kobaten kin ko chut kandoinatet serkalit nebo Kenya kwanza kotes mbolea kochanga kot mising ki kotoret noton kominso bik oleo en emet nebo Kenya ak koges rurutik Che Chang Che ki kotoret kobos ngalek chebo rubet Che Tam kebaorionjin en emoni bo Kenya

Korik choton chebo konyoiset en emet nebo Kenya kosuldoen boishonik chekororon mising icheket koityi mengikab emoni, en anee okere ak oyoni olee bo komonut keba kotab chikilishet chii yon inyikis ak yoon kokesich lakwet mising ko en kamatik bo komonut, noton amun en kasarta netomo kesich lakwet konyolunot en sikik koker kolee kabaa kotab chikilishet asikobit kechikil angomiten komie atebet nebo lakwet netomo kesich nemiten en teketikab kamatikwak, konoton kotoreti komonyor koimutik lakwet olon kokesich, ak yoon kokesich lakwet konyolu kotokorutechi chikilisiet sikik asikobit kearorchi icheket ak kikochi arorutik chenyolu kosib asikorib lakwet, kikochin tukuk tukul chenyolu.

Miten ortinwek chekeren konyoik kolee koitokos ribset nebo kameet ak lakwet, lokochuton ko chererok chon tokomengech chon kotokesiche ak koi koik lakwet neo, miten ortinwek cheisubi konyoik asikoker kolee koitokos sobet anan oleuu lakwet ak kamenyin choton ko kokochi icheket arorutik chebo olekitebtoianan amitwokik chenyolu koam kamet sikokimit, ko olon kokokimit kamet ko imuch otoretok lakwet akine amun kiim kamet, amitwokik che omee kametab lakwet ko choton chenyo ko chuchuni lakwet, miten kora kerichek cheimuch kikochi kametab lakwet anan kerutyi asikotokos elee etundo, en lakwet non tindo nyalulnatet nebo borto omiten kerichek chekemwochin kamet kelenchi koalchi lakwet.

En kasari komiten logoiwek Che kokeib anan Che kokegas kobun korikab kabarastaet Che mwawech agobo logoiwek kou Ole tesetai en komoswek choton chebo emoni Che terter logo alak ii ko kororon ak komiten logoiwek alak Che yachen en ane en logoiwek Che koagas Che kororon ko chebo bandap tai en emet olon ngololen kandoik agobo boisionik chebo bandap tai ko noton ne Yoon abaibait en logoiwek Che kogoagas ko chebo siretab boisionik en neranik noton nekoacham amun neranik oleo en emet nebo Kenya ko matindoi icheget boisionik ak koagas komwoe serkali kole tindoi panganutiet nebo kosir icheget boisionik Che terter kotienge Che ki somonji ichek ak chemosomonji kora komiten boisionik Chebo eut Che komwa serkali kole igochin neranik

En emet nebo Kenya komiten sukullishek chebo barak chekoitoi somanet koityi kipsomaninik en emoni mising' chon kotore icheket sukulit nebo taman ak oeng ak konyor alamok anan makisiek chetoreti anan cheyoe icheket kochut sukulit nebo barak en sukulishe chuton komiten konetik cheikoitoi ngomnotet koityi kipsomaninik, ndoyon ko atore sukul komiten oreet neimuch atebta akobo lipanetab konetishet ne katesak yon omi ochenge boishet oik konetindet nebo sukulitab barak, miten olekelibondoi konetik chebo sukulishek chebo barak, alak en ortinwek choton ko kotienge kelee tindo konetindet somanet netian anan kiit ano en somanet kotesunot rabishek chechik ak en non komoje konetis ne kotokotou ko kinomjinen rabishek chemiten ngweny ak ingonetis saishek chekosir komiten rabishek cheketeshin.

Lakwet nemingin anan chereret kimuti kwo ketesiet nebo kanyaiset en kasarta neto komingin inendet kimuti lakwet kechanjan en kenyisiek chebo arawek agoi koit arawek taman ak aeng yoton kechanjani lakwet ak keribe agoi koet miten kasarwek anan Ole kisiptoi chanjanet nebo lakwet kichojoni lakwet en kasarta nekokisiche ak kibur yon kagotar arawek aeng kimut kora en yoton kemwochin sikindet agobo kasarta ne yoche komut kogeny olon kimuti lakwet kechanjan komiten kasubosiek miten Che kerute ak komiten kerichek Che kigoin Che kelugui toreti noton koonda mianwek Che kaimuch kobit en lakwet en butusiek Che miten tai nyolu keger kele kakichanjan lakwet asi koet ak koek netindoi kimnatet en sobenyin

Bo komonut chameetapgei nebo borto en chi amun asi kosuldaen boisiet age tugul chito ko olon chomegei bortanyin ak bo komonut en chi age tugul koger miten komie bortanyin noton kochamjin inendet kosuldaen boisinik Che terter Che toreti inendet en sobenyin olon mamiten chito en chameetapgei nebo borto ko Imuch komayai boisiet kou Ole Tam koyoito ak kora maimuch kwo korutechi kot nebo kanyoiset anan sipitali konyor kanyaiset amun machomege bortanyin kararan angeker kele kakiyai boisionik Che ibu chameetapgei en borwekyok ak kostoenge chon ngemei Ole iburto borwekyok choton Che yachen cheu yeetab maiwek ak boisionik alak Che Imuch kogenech ngemisiet en borwekyok noton ko Ma kararan

Mianwek Che terter che miten en betusiechu kimiten ko alak kindie kobun sigik choton Che kibo tai ak kindi lagokwak mianwogik alak ko chebo Ole kisoptoi en mianwek chebo Che kindie ko terter miten mianwek cheu chebo sukaruk miando nebo sukaruk ko nekindie abakora en bik Che Chang chito ne tindoi miando nebo sukaruk ko en abakora komwoe kolelen kitam sigikyik ak en noton ko amune si kotindoi ko amun kitindoi sigik che kibo tai chuton ko alak en mianwek Che kindie ko miten kabarunoik Che tindoi mianito bo sukaruk olon inoe chito netindoi sukaruk ko chichi ko nerekin ago ye bek chechang kot mising ago oloon kowo abakora koyai bek koyoe bek chechang kot mising

En kasarta non imioni okoigoe kimuta nii kotabi konyoiset anan sipitali miten amuneishek kii cheyoon kimutan sipitali en kasarta no imioni agenge en choton ko akimutin kot nebo konyoiset itoretokse amun nii miten tukuk tukul lii chemokotin yoton ko akinyain en gaa ko momiten kerichek cheimuch keboishen Kiya mionwokik tukuk chemiten en gaa kararan kotab konyoiset amun imuch kepiman chito ak kenai kele kiome nee ko en gaa ko kemwoe kityok amoimuch kenai kele ko omenee chito. Kararan korik chebo konyoiset Koraa amun konin takitariek ororutik chenyolu isib asikopit is on olon kokesich miondo ak Koraa komiten Kerichek kii chekesirun ak kemwoun kele nyolu iyai nee sikopit isib en miondo.

Olon korutechi biik korik choton chebo konyoiset anan sipitalishek ko miten komoswek chekinomen olon kemoche ketoretin inyoru konyoiset olon kawek konyolu aker ale kawe koot ne kinomen kesirengei asikobit asergei amuaite ale katindoi miondo aino anda olon kabendi moet awendi asergei akamwaite ale kotindoi kaimutiet nebo moet en yoton koimuch kearorwan ak kobo ole nyolu kinyaena en age kora olon bendi moet en chito komiten omitwokik chekoam chemanamegei ak moet anan imuch kokoam omitwokik chetindoi simdo anan komiten tuguk chekimiten en omitwokik kit neimuch koyai kora koba moet ko angee beek chemuren koyoei koba moet ak nyolu kebimanin asikobit kenai olemiten koimutiet.

En emet nebo Kenya mising en koratinwek Che terter chebo emoni komiten mianwek Che ityin komoswek Che terter en komoswek chebo emoni miando kotienge kele unee ateptab koristo en yotok ak mianwogik alak kotienge kora kole ripto ano bik tililindo miten tuguk Che yoe bik asi koker kole Kater mianwogik miten mianwogik konyil chechang miten Che ibu amitwogik Che kiome ak komiten Che ibu kora kakitepte anan cheibu koristo nemiten en emet mianwogik komiten Che kinomdo ge ak alak komakinomdo ge en mianwogik Che kinomdo ge konyolu kerib ge en chito netindoi kinyaa asikobit komainamda bik alak ko en mianwogik Che ibu Ole kesoptoi ko nyolu keger kele kakiun ak kerib tililindo asikobit ketoretoge ak kekirinde mianwogik nyolu keger kakiyai oret age tugul

En kasarta non kowee chikilishet komiten chikilishet chekeyoiwon, kichikili borto anan keker kelee atindoi miondo ainon, en abakora kechikili korotik keker kelee unee anan unee biretab korotik, yoon kaketar kebimoni kelee unee korotik kebakebiman rwaetab korotik kora, miondo nebo rwaetab korotik ko nekokoet kot mising en kosorwechu, ak ingwochi sipitali kebimoni kenai kelee unee rwaetab korotik nenyinet ak kora en kasari komiten mionwek alak chekebimoni mising ko kouu miondo nebo ukimwi, kweteben chito angot komoje kechikil inendet ak ko mionoton keibe korotik asikenai ak olon kakenai wolutik chebo korotik kemuch kemwoi chito olenyolu kotebto angot kotindo mionoton angot komotindo kemwochin kora elenyolu koribtoke.

En olesoptoi chi konyalu koger kole karutechi inendet komoswek chebo konyoiset anan sipitali asigopit konai agobo chametabke agobo bortanyin. En ane kotam awendi chigilisiet en kasarta nebo kila arawek somok asikopit anai chametab ke nebo bortanyun. Bokamanut keba chigilisiet amun imuch komiten miondo nemiten borto nekikonam agotomo kenai. Kokararan angeba chikilisiet asigopit kenai chametabke nebo borto ak ngotkomiten miondo en borto nebo chito, koimuch ketoret inendet kemwochi kerichek che imuch koboisien asikosop. Bo kamanut keba chikilisiet asindamiten miondo kenai kele kinyoitoi ano ak kotoret kora biik chebo kapchi inoton asikopit konai oleripto chitonyin.

Bik akak tugul en sobenywa nebo atkan tugul kotindoi chito ne inyoi ak kongen kole anarutechi chi anan chepkerichot anum en ngalek Che chebo koimuch kotoreton konyaan ak asob en kerenyun kosubge ak chepkirichondenyun ko ki kotoreton mising en chamet ab ge nebo bortanyun amun en kasarta non atinye nyalululnatet en bortanyun awendi ak aarorchi inendet kit neu bortanyun ak en yoton koimuch kotoretiton ko mwawon agobo kerichek Che nyolu aam angot keruton anan kot ko konon kerichek Che ki lugui toreton kora komwawon Ole nyolu asopto asikobit ager ale amite n en chameetapgei ko kakirinda mianwogik Che Imuch kobit en sobetab chito

En kampunit noton neletoi kimnatet nebo sitimet en emet ab Kenya ko ki kokichob oret nebo lipanet ne kiliponenen sitimet kotienge Ole boisiotoen en boisionikguk kampunit Noton neletoi kimnatet nebo sitimet en emet kekuren Kenya power ak kampuninito ko kokichopchi bik Ole lipondoi rabisiek kwak miten nambait ne kelibonchin rabisiek en chi age tugul ne boisien sitimet ak olon komoche chi kolipan sitimet koyokto rabisiek ak olon koyokto kiyokyin inendet logoyon ne nwach en simoit Che nyolu kochil inendet asi kobois sitimet miten oret ne imuch keger Ole kilibandoi ak rabisiek Che kiyochin en simet en betusiechu ko ki kotoi kampuninito oret ne nyum nyum ne kigere en simoit ak komiten nambarit Che kechile ak inai Che kiyochin

En sobenyon nebo kila betut ko nyolu kesobe ak kinet ge tuguk Che toretech mising ko ando bitu nyasutik Che kamatikibwotyin nyolu kongen bik Ole kisorundoi chito olon tom kimut kinyaa inendet yon kanyor nyasutiet nyasutik ko ibu tuguk Che terter Imuch konyor chito nyasutiet noton nebo oret anan nebo Anan komiten kora nyasutik alak cheu chebo maat anan kora nyasutik alak Che moche kou choniton miten Ole kinetitoi bik agobo kakwautik Che ibe icheget asi kosor chito non konyor nyasutiet kotom koit Che imuti chichoto miten Ole nyolu ko toretito chito neu noniton en bik Che kanyor nyasutiet nebo oret konyolu kotoret icheget komut Ole kwere koristo komie ak korotyi icheget Ole kaumianso ko olon kakochopchi kou noton kotoretokse bichoon agoit sipitali

En sobenyon nebo atgan tugul ko miten tuguk Che ketoreten ge keboisien ko mokyinige bek en sobenyon asi kisuldaen tuguk Che terter kimakyinge bek Che kiyee ak kemokyinige bek Che kichoben amitwogik terter Ole kenyorundoi bechuto mi bek Che ketoche chebo Ropta miten kora bek Che itendene chebo oinet ak komiten bek chebo keringet ak en kasarwek alak komiten Che keyote chebo tapisiek anan Che kikonor en tankisiek bechuto ko Ma kororon keye ako nyolu keger korok kele kakiyo komie asikobit koisto simdo noton nemiten bek ak kobar kutik Che miten bek Che Imuch koib mianwogik Che terter kararan angiyo bek asi keye amun kotko makiyo komuch konamdech mianwogik choton Che terter bik alak Che kororon keyee ko yon yobu Ole kingen kele tililen be choto ko kororon

En sobenyon nebo kila betut kemokchinigei beek chekiboishen en boishonik chon choton cheterter kimokchinigei beek chekiyei ak kemokchinigei beek chekiboishen en boishonik chon cheterter en kaa miten ortinwek chekenyorunen beek checho imuch kenyorune beek angetach chon bo ropta miten beek cheitendene en oinoshek akomiten beek chebo keringet ako miten kora beek chekeyote en rapishek beek chekiyote en tapit komakororon amun kikobur en yoto kokakei akolon kiboishen komakat keker kele kakiyo asikobit kobar simto nemiten en beechoto